Tore magetab olik biasinik amun ingebol en kasarta kamanundos amu ngemeto kotebi agoi eng imbar kochute beek ago makoi kotaret olik. Abangani biasinik ye kabalu ande rumit ne sayat ne mami beek asimatkonunui ago asipaaldoi yon kaabalu aaldochini aalik cheterter kosikomuch kotar magenywan.

ministry of agriculture notok neineti temik akobo minutik cheterter ak ole imuch kwaldais eng mungaret kenya agriculture and livestock research notok neineti temik akobo mianwokik cheterter chenyoru minutik ak ole kimuch kekirinda mite national cerials and produce board notok ineti temik kora akobo minutik ako ole imuch kwaldaita eng market nebo ngony plant health and in secret services nekere quality nebo minutik chegonu wakulima akonet icheket akobo ole imuch kwaldae eng mungaretab ngony mite export promotion council koneti chemungarainik mising akobo mungaret anan ole imuch kwaldaita kesutik kwak koba ematinwekab sang mii agricultural and food authority koneti wakulima akobo minutik cheterter akoborchi ortinwek cheterter chekimindoi asikobit konyor kesutik chechang.

Kikonunio piasinik kii ko yokakonun yakakonun agenge ko nundos piasinik alak ako piasinik chekakonunio komonyor market anan monyoru olik nguno koiku hasara ui koraa kekonori anan kestoren piasinik chekokonunio amun twonen ako itwonsii ole kakikonoren. Ichopoito koraa piasinik chenuniotin nii ako nkinamii kowirtogee ui boishet koraa nekeyochi piasinik chekokonunio amun ibe akoibe kasarta neo, piasinik koraa chenuniotin nii ko aah ko kotindo quality nemiten ngweny Ako monyoru olik anan market monyoru market. koraa piasinik che kongeme environment anan ngeme environment nge disposen amun amun mokororonen Ako piasinik koraa chenuniotin nii ko komuch kokon effect chebo afya choton chebo kabuset anan komuch ko transferen makonjwa koba kwa.

Pichaini koboru lokok ak neranik chemiten ak chumindet ko une chumindo nii ko korutochi icheket tii ak kokochi kitabushek ibwotwon ako aah missionaries chekibwa aah chekipendoti Kenyi kwomdoti ako ngalekab sirutik chetililen ako lokochu ko lokok chekokekochi chekokochi eeh tukuk cheu Bible asikonetengee icheket, so Ibwotwon akobo missionaries ak ole kirutoitoo olekirutochinotet bik kii kwomdochi icheket ak kokochi icheket koraa tukuk cheu zawadi.

Yaimechei inet chito akono temishet ii ibarchinii inendet (steps) cheterter kotiit indee ngony minutik keringet nenyaluu kobal olekindotyoo keswek

Eeh chuu ko bik chetyeme kosir teta ne uwon Kako mokotindo kimnotet amun rubet, tenyi ko kakosakit missingi Ako kakakoput inendet ko chuu ko bik che missing ko en kwenutab bik chemasaek kii ko icheket cheboe tugaa ko tyeme bichu ko kosor tenyi ak Konam inendet kotomon aah ngandan nyalulat teta.

Chu koneranik chekapir picha chetagunotin komiten eng olechang biik oleu olemite oreriosiek, ago kapir picha icheget kotiche boiboiyet ago kailach ingoroik aa, siatisiek che kerge kobor kole tesetai boisiet agenge. Ko kager metitit kobor kole inendet ko muislamu ago mager age. Eng let kora komite biik che mite eng mashulicheterter ago mite eng boisionik cheterter.

Boisioni kobwotwo kanetisiet anan sukul amu ngiker tai komite ubao akomi biik chekatononso eng tai cheu mwalimuinik ko iboru kole mitei koae boisiet nebo kanetisiet ako katoben oldo ake kumaanisha mitei wanafunzi konoisechin akobo tuguk cheterter ngaker bboisioni kobwotwo kanetisiet anan ko somanet

Chuu kobik chesalee kot missing ko chumbek che salee sukulit nelel ako nebuluu